Mbica-inĩ ĩno rĩ, ndĩrona ĩna andũ atandatũ. Harĩa acio atandatũ rĩ, arĩa ndĩramenya nĩ atatũ, ũmwe wao rĩ, nĩ mũtongoria wa büũrũri William Ruto, mũnini wake ũrĩa ũraingĩrire oro rĩu etagwo Kindiki, Professor Kithure Kindiki. Ũcio ũngĩ rĩ, arĩ speaker mũnene wa bunge etagwo Justin Muturi. Acio no o ndĩramenya mbica-inĩ ĩno acio angĩ ndiramamenya. Maroneka mainamĩrĩire othe makĩrora kĩndũ mũtambo-inĩ wa kompiuta makenereire.

Ũndũ ũyũ-rĩ wĩ bata mũnene mũno harĩ gũthaitĩra marĩa maturigicĩirie. Atumia aya me haha rĩ, maronekana me kĩara-inĩ kĩnene mũno, makĩrogota maratathi kana macuba. Maratathi na macuba-rĩ matibuthaga, koguo mokaga magathũkia marĩa maũrigicĩirie, magathũkia tĩri mĩngũnda-inĩ, na rĩmwe macinwo-rĩ nĩ mathũkagia rĩera na na makarehe mĩrimũ ya hũhihia harĩ ciana, harĩ andũ agima. Koguo rĩ, gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie rĩ, nĩ ũndũ ũbataire gwĩkĩrĩrwo na kinyi mũno.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ rĩ, nĩ hoteri ici nene nene cia kírathi kĩa ĩgũrũ, hoteri-inĩ ici rĩ, ũkoraga irio cirugĩtwo wega cia goro irio mĩthemba yothe irio cia kĩmabũrũri irio cia mabũrũri matiganĩte, ũgakora hena andũ aingĩ arĩa mũtowaine. Hoteri ici rĩ, cio ci goro tondũ kũũ kũrĩa, nĩgũo ũrĩe wega no mũhaka ũrute mbia nyingĩ. No nĩ hoteri thaka mũno ona niĩ rĩ, no nyende gũthĩe ĩmwe ta ĩyo.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno rĩ, nĩ ũrũti wa mbia ũgĩtũmĩra thimũ. Ũndũ ũyũ rĩ, mũndũ ahotaga kũwĩka ũkĩhũthĩra mĩtambo ya technology, ĩrĩa ĩthũndĩrĩtwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma technology. Ũndũ ũyũ nĩ tũ ũkenagĩrĩra mũno, twĩta andũ arĩa tũmĩtũmagĩra, tũtũmagĩra tondũ nĩ ũhotaga gũtũma mbia kana kũrũta mbia raithi, kũma no ũtũmĩrwo nĩ mũndũ wĩ kũraihũ, no ũhote kũrũta mbia icio ũkĩrĩha kĩndũ ndũka-inĩ kana matĩka-inĩ maya manene, kana no ũtũmĩre andũ anyũ mbia ici, koguo rĩ, ũndũ ũyũrĩ niĩ nĩ ndĩwendete na ngakenerera mũno niĩ ndawona.

Mbica inĩ ĩno ndarora rĩ ndirahota gũkũrana mũndũ ona ũmwe na nĩe ndirĩ ndamona no maronekana tarĩ atongoria matiganĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ kana anene handũ makĩarĩria andĩki a mohoro tondũ hau hena tũmero twa andĩki a mohoro hau nĩe ndire ndamona no kana ngamaigũa bũrũri-inĩ ũyũ witũ. No ũngĩmarora wega rĩ, mahana tari atongoria matiganĩte ta ministry inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha ĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩmi, hakwa rĩ niĩ nĩnyendete ũrĩmi tondũ niĩ hakwa ũrĩmi nĩũheyaga irio, tondũ kũma kũrĩa nyũmĩte rĩ, tũrĩmaga tũkendia indo irĩa twarĩma na tũkona mbia , nĩ wona rĩu niĩ ndĩwendete mũno, mbia ici nĩtũcitũmagĩra harĩ maũndũ matiganĩte ta kũgũra indo irĩa tũtarĩ, tũkarĩha thukuru, tũkagũra tũkuo twega, no rĩmwe ĩ niĩ nĩndĩũthũraga tondũ wa rĩrĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ gĩko na mũndũ nĩarutaga wĩra mũingĩ mũno ũngĩkahota kũgetha harĩa, indo irĩa ũhandĩte.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno-rĩ, nĩ mathomo ma cekondarĩ. Mbica-inĩ ĩno ndĩrona hena airĩtu atano, na maroneka mekĩrĩte nguo cia thukuru na me cekondarĩ. Manyitĩte mabuku na tũramu. No ũkorwo megũthiĩte icera handũ, na rĩu mona kĩndũ-rĩ, makandĩka. Onaniĩ-rĩ, ndarĩ o hĩndĩ ĩmwe cekondarĩ, na no ndekĩraga tao, ngakĩnda njuĩrĩ tao, na marĩ mahinda mathaka mũno na nĩndakenereire ihinda rĩu ndarĩ cekondarĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona ũgĩthiĩ na mbere mbica-inĩ ĩno-rĩ, no anga mambũra ma ũkũngũĩri ma kĩama kĩrĩa kĩarĩ kĩnene mũno bũrũri-inĩ, gĩetagwo kĩa ODM. Hau ndĩrona mũndũ arũgamĩte ngari-inĩ, mũndũ ũcio-rĩ, nĩ ũrĩa warĩ mũtongoria mũnene bũrũri-inĩ wa kĩama kĩu kĩa ODM wa mũngethanĩro bũrũri-inĩ. Andũ kũroneka kwĩna andũ aingĩ, me kĩharo-inĩ makũngũĩire, moete igũrũ bendera cia bũrũri ũyũ witũ, bendera cia kĩama kĩu kĩa ODM, na nĩmakenereire mũno nĩ kuona mũtongoria wao.

ũndũ ũrĩa ndĩrona ũrathiĩ nambere haha mbica-inĩ ĩno-rĩ ndĩrona tarĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩnyita andũ ũgeni, andũ a county ya Homa Bay ĩrĩa ĩrĩ ithũĩro rwĩ bũrũri ũyũ wa Kenya ĩkĩmanyita ũgeni harĩ igongona rĩa kũneana net iria citũmĩkaga kũhũrana na rwagĩ oho kũhũrana na mũrimũ wa marĩria. Mbica-inĩ ĩno hena mũtumia, mũtumia ũyũ etagwo Gladys Wanga ũrĩa nĩwe governor wa county ĩno ya Homa Bay, na kũringana na mũthenya ũcio-rĩ, nĩwe ũgatuĩka mũgeni wa gitĩo igongona-inĩ rĩu. koguo nĩ marenda andũ makeyumĩria na rĩkanjia tha ithatũ cia rũcinĩ.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno rĩ, nĩ ũndũ wĩgiĩ ũrĩmi. Mbica ĩno ĩronania marũa ma kũheana, marĩa manengeragwo arĩmi rĩrĩa marenda gũkorwo nĩo maronania nĩo ene ngombe, mbũri kana mahiũ mangĩ, no mbica-inĩ ĩno ĩronekana ta arĩ ya...,irũa rĩrĩ rĩronekana nĩ rĩa bũrũri ũngĩ, bũrũri ũrĩa tũrigainie wĩtagwo wa Uganda ũrĩa wanengerwo marũa maya rĩ, ũkonania nginya ng'ombe ĩyo nĩ yaku o na mũndũ angĩũka gũgwĩtia rĩ, wĩna marũa ũngĩmuonia nĩ maku.

Harĩ andũ aya othe me mbica-inĩ ĩno-rĩ, ndĩramenya o mũndũ ũmwe, ũyũ wĩigĩirwo tũmero arie etagwo Justin Mũturi. Ndamũmenyire rĩrĩa arĩ speaker wa mbunge ya gĩbũrũri na rĩrĩa ahetwo, arĩ minister wa thirikari ĩno ĩrĩho tha ici. Hau nĩho ndĩmũmenyeire na nĩ arĩ mũtongoria mwega. Na tha ici-rĩ nĩ amwe a arĩ atongoria a mũng'ethanĩro marang'ethanĩra na thirikari ĩno ya William Ruto gũkũ Kenya tha ici. Nĩ mũndũ warĩtie mũno maũndũ megiĩ ũnyitani wa mĩgwate, tondũ ona mũrũwe-rĩ kũrũ hĩndĩ anyitĩtwo mĩgwate, na ũndũ ũcio ndwamũkenirie, kougo akiuga nĩ ekũrũĩra ihoto cia arĩa angĩ nĩguo ciana ciao citikananitwo mĩgwate magerere ruo rũrĩa agereire.

Kĩndũ gĩkĩ ndĩrona mbica-inĩ ĩno-rĩ nĩ kabuku, gabuku gaka mũndũ agatũmagĩra akĩenda kuma nja wa bũrũri nĩguo wonekane ũrĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Andũ a rũrĩrĩ rwakwa rwa gĩkũyũ-rĩ nĩmakahũthĩrĩte mũno makiuma nja wa bũrũri tondũ ohandũ wathiĩ thĩ ĩno ndũagaga mũgĩkũyũ. Mũgĩkũyũ ũcio no mũhaka akorwo, o mũndũ o mũndũ ũrĩa ũrĩnja no mũhaka akorwo na gabuku gaka gakũonania nĩ ahetwo marũa ma kũma bũrũri-inĩ wao na nĩ etĩkĩrĩkĩte bũrũri-inĩ ũngĩ. Nĩ gabuku gabata mũno, onaniĩ-rĩ, nĩndĩ kamwe takau.

Ũndũ ũrĩa ndĩreciria ndona mbica ĩno-rĩ nĩ maũndũ ma mbiacara hĩrĩa kambuni igĩrĩ-ri, ĩmwe nĩ ya Visa na ĩmwe ĩretwo ya Msafiri cinyitanĩte cigateithĩrĩria andũ gũtũmĩra maũtungata mao kuma nja ya bũrũri magĩtumĩra ndege cia Kenya Airways . Kenya Airways ni kambuni ĩkoragwo gũkũ Kenya ĩrĩa andũ matũmagĩra kuma nja ya bũrũri. Ũguo haha ndĩrona tarĩ ũnyitanĩri wa kambuni igĩrĩ iria cinyitanĩte nĩguo cihote gũteithĩrĩria andũ harĩ uthii wa nja ya bũrũri na oho harĩ maũndũ matigantĩe ma kĩbiacara.

Maũndũ mabata marĩa ndĩrona haha karatathi-inĩ gaka-rĩ nĩ maingĩ mũno. Karatati-inĩ gaka nĩ ka tigiti ũrĩa mũndũ agataga akĩenda kuma kũndũ kũmwe nginya kũrĩa kũngũ agĩtũmĩra ngari cia matatũ cia mũingĩ. Karatathi gaka-rĩ nĩ ga kambuni ya Molo Line Prestige Shuttle, ĩrĩa mũndũ arĩhaga magana matatũ ũkuma kuma Nairobi nginya Molo. Oho hena maũndũ matiganĩte marĩa mandĩkĩtwo mawatho ma kambuni ĩno. Koguo nomũhaka mũndũ amarũmĩrĩre wahota kũoya tigiti wa kambuni ĩno.

Kũringana na mbica ĩno ndamĩrora wega-rĩ, ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ maũndũ megiĩ gĩthomo. Hau igũrũ ndĩrona ta hena mbaũ yandĩkĩtwo maũndũ megiĩ githomo, na haha hena mwanake, mwanake ũyũ-rĩ nĩ ekĩrĩte kĩnyatha na cati. Gũkũ Kenya thukuru nyingĩ-rĩ cia primary -rĩ, nĩmekĩraga inyatha na cati. Uguo ndorana ta mwanake ũyũ-rĩ arĩ ũmwe wa ciana icia primary. Oho nĩ aikarĩte handũ kĩrathi-inĩ gĩakĩtwo, na hahana ta arĩ thukuru.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno-rĩ nĩ maũndũ ma gĩthomo. Mbica ĩno yoyetwo nĩ ya thukuru mũnene wa Moi, ũrĩa ũbundithanagia kothi itiganĩte. Thukuru ũyũ mũndũ aingĩraga arĩkia maũndũ ma secondary, ũgoka thukuru ũyũ wa mathomo ma igũrũ ũrĩa wĩtagwo university, ũgathomithio kothi itiganĩte no ũtuĩke mwarimũ, no ũtuĩke ndagĩtarĩ, no ũtuĩke bundi wa mĩtambo, no ũtuĩke maũndũ matiganĩte, ũngĩthomera thukuru-inĩ ũyũ. Nĩ thukuru mwega mũno, o na niĩ thaa ici-rĩ ndĩ thukuru wa matomo ma igũrũ.

Mbica-inĩ ĩno rĩ, ndirona maũndũ ona ũmwe.No nyũmba ndĩrona na hau nja hena mũcongo na hatirĩ maũndũona ũmwe ndĩrona. Kũguo ndingĩhota gũtambũra njuge atĩ he mũndũ njũĩ kana itoĩ. No haronekana he handũ hathaka mũno ha gũthiĩ kwĩrorera, ona nyũmba ĩyorĩ, ĩronekana ĩthaka mũno mũndũ no athiĩ acere amĩone aingĩre. ĩhana tarĩ kĩrorerwo kĩa agendi mangĩũka gũkũ bũrũri-inĩ makerorera ũrĩa bũrũri wĩtũ wĩ mũthaka gũkũ Kenya.

Ũndũ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ ciakwa na meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno ĩhaha igũrũ-rĩ nĩ maũndũ ma mbiacara. Karatathi gaka karonania mbia iria mũndũ abataire kũrĩha nĩguo aheo indo ico ciandĩkĩtwo hau. Indo ici nĩ itũmĩkaga kũndũ, maratathi maya nĩmatũmĩkaga maita maingĩ bũrũri-inĩ tondũ nĩguo ũnengerwo kĩndũ no mũhaka wandĩkĩrwo rithiti ĩkonania mbia iria ũbataire kũrĩha na nĩcio ciandĩkĩtwo haha karatathi-inĩ.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, nĩ maũndũ ma bengi na motungata harĩ mũingĩ, bengi ĩno ĩhaha-rĩ ĩhingũrĩte handũ harĩa mũndũ wĩna thĩna o wothe wĩgiĩ maũndũ marĩa aya maheanaga-rĩ no ũthiĩ haũ, waranĩrie na andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra kũu magagũteithĩrĩria. Koguo ona maũndũ megiĩ mbia-rĩ ciaku-rĩ no ũmenye ciĩhandũ hega tondũ nĩmagũgũtarĩria maũndũ mothe makonainiĩ na maũndũ ma bengi ĩno. Bengi ĩno nĩ ĩmwe ya bengi iria ciendetwo nĩ andũ aingĩ mũno gũkũ bũrũri-inĩ na andũ matũmagĩra.